En ireyuu okeree biik chemii oreet, chewirto alak koik komii netinye kobirotee kamera, kotok kelee bichu kochengying'e imandanywan, maran komiten kiit nekayayak neyaa anan komoche keyochi kii en serikali, bichu komii bonwekab oreet kochengying'e kiit nemokying'e bichuton kora, okeree olee chang bichu akotieme kobor nyikanatenywan keyochi kiit nemokying'e bichuton.

Kararan boisioni ochome olebo anee amun imuche konet lagok chetokomengech kongomegitun, imuche konyorjigee tuguk chemokyingee en yuton amun inkogek lakwet kiiton komuche konyorjigee somanet kinetisie bik kipngamotinik chekikonetgee komuche konyorjigee lakwet ngomnotonoton en yuton koraa, ikere ile lakwet koraa nemingin komuche koyat kiiton ok koger ingap okere ole kanam kit tayari nekiyoten koroiton ak koker, ikere koraa ile miten chepyoset chepkamatut nekonete lagochuton ak kokere ak kinetese taa ako imuche konyorjigee kit agetugul nemongen aginee, korak komuche konetkee akinee kit neyoe bik alak ak konyoru tuguk alak kou nguno inkiborostoo logoiwek komuche koker komaat kokas kityok kobaten kokerji gee kiit nekatestaa ,niton koraa koyoe bik konyorjigee logoiweek en sait nenyolunot amun ikere en sait agetugul negemokyigee.

Kararan boisioni amun imuche korip bitet nekipo keny ikere ngunon ile kalaachke bichu kopoto kokalach sitisiek akolach, kora tukuk chepo bitenywan. Kararan boisioni amun ikochin lakok chepo ibinda nyenyone korip akonetke kororonindo nekipo keny amotkopistoen ikochin kora ng'omnotet nekipo kechop tukuk chekiloche akiparta ibindanywan kokararanit.

Okere ole bichu kokobur korurichok ii sikobit ii kotiesoo kobarta talentainywan ii ak kobor tienwokikab chekibo geny ii chekitieni koborjin bik chebo kasari koraa okere ole miten kakilal maat amun miten iyet .

Ne tai awendii korong anyoruu chitoo nekikobaisheen kii kimwetisheen nekimweteen ingoraik ak nyalechi koarorwaan ii kemiten tuan kotamah ibaak yaal anan ii aweeh akibayal en tuget ii, ak aibuu ak inyokoarorwaan inendet ole kibaishaitoi ak ole kinamndai akemwetisheen kotoor komwet ngoraik ii ibaak kotililegituun ak yeityaa koarorwaan ele kinamndai ak ole kimistaa yaan karaa twaen, alechini kora kotaretan komwaan ii ele nyaluu kindee koroi asikobiit akemwetisheen ngamuun manyaluu kora kindeat olaan asikobiit komuuch komee.

Nyone metinyun kondoitet nekekuren Raila Omolo Odinga, inendet ko kandoindet akinee ne kikondochi siasa ago itikone biik ago arorchin biik elenyolu kebendita taai, okere kora olee miten chito nekatonon nekeree boishoniton nibo pichainik chebo kondoindoniton koboto kobwote kole toos toretitono kondoitetab emet akine asikobit konyor kuraishek kondochi emet, ng'amun okeree olee kakisiir kelee nyoluu ketoret kondoindoniton en pichaini chuton kokiminchi inaat, kokikeree biik chemiten yuton kelee toos toretitono kondoindoniton koik kondoindet nebo muut ing'eker en pichainiton.

Kotok kele kabit nyosutyetab oret en ireyu kamuch korusgee karisiek en oret komiten amunee maran ih kokoloboti karini en chepchepindo nemiten barak anan ih kokimiten karit ake akinee nekolobotu en chepchepindab barak, ikere ile miten biik chemi taban taban chetyeme koker kole tos mii biik chekoumionso soiti anan ko imuch kobek chemii orit, ikere ile mi neitito en taban yuton ak biik chekayumgee en taban ireyuno, karini kokateitei taa kobek monget kiy eng taa yuu kotok kele kamuch kobet sobonwek kwak biik chechang akobit kobit nyosutyoni kokoeet kobor kora kole nyolu keribgee yombo kebendotii abakora en oratinwek asikobit kistoengee nyosutik chechang

Agere ale kabiit kariit nekanyoor nyasutiet en ireuu igere Ile miten biik che Mii tabaan ii kogere ele kabutitaa ii anan ko ele karieptaa gei gariit ni ak agei koyaak kele kalabatii gariit ni en chepchepindaa nemii baraak anan ii ko karusgei ak gariit ne kanyone aginei ii en chepchepindaa nekamii Barak miten biik che kaimuchh kobeet soboonweek kwaak amuun kigere kele gariit ni ko. Katetei taa ireyuu ii kobaar kole kaumisaa biik chechaang ak kobeek soboonweek kwaak, ineteech kora kole manyoluu kebendii en oret en chepchepindaa nemii baraak anan ko kakieguu biik che mangeen kole oret komiteen garisiek chechaang chekimuchei oriepkei anan ii koek ii koek nyasuut yaan makiriip gei.

Ireyuu okeree olee miten chito nemiten kinyoee, miten kora chepkamatut inikeree chichiton eleburtoo, korak komiten takitari nekalach ambronit nelel akwororchin chepkamatuni kiit netesetaa, okeree olee chichi koruu en kitanda kotinyee tishat nebirir i koroisi kwomee keldo, omuun rwee inendet mong'getee kotononee.

Techote serikalit sukulishek eleimuche kosomanen kipsomaninik asikobit kokimiit muswoknotetab kasari, korak ko kiketech sukul ak kindeot sitimok asikobit keboishen en komputaishek kosomanen kipsomaninik ak ichek akobiit koik biik chenyo ko robote tukuchuton konetote biik kora alak chetomo konai akobo muswoknotonieb kasari.

Netai okeree komyutaisiek en yuh, mitten kora biik chemi tabantaban I ak konetishie. Ko elebo ane ale anetito chito olekiboishotoi boishoni alenyini kinome kinomen korong OLE kinyorchin sitimet ak keerib gee asikobiit komebel tuguchuton. ak kinde olenyolunot waini asikobiit komechunchunie, ngamun ngot ichunchunie komoboishie, Ko raak amuche aborchi ole kinomen, miten ole kimuche kechil eng komyuta asikongeet. Korak aborchini olekindeeito siri chekuket chetai asikobiit kocham koyaatak komyutaisiekchuton

Noker ireyu okere ripik ab kaliet, chechoto ko asikarik. Miten kiit nemuche koip, kotok kele miten kiit nekopiit nyosut nekopiit en yuton. Miten kiit nekonde sitit orit kopore kele miten roisi miten kiit nekokipar en yuu ama en chomchinet ab ngatutik. So, imuch kokoip koroiton anan kiiton kwo ketesiet nenyolunot.

En kokwenyun any ii, ko yoon kakomuch kosich chepkamatut lakwet kimuche kebaa en betut ko kakobata wikit akeng'e asikimong, elee taam komwoitoo chepiosok kolelen koyam komong lakwet kimaanda, ak ko bwonee betut noton nekibwone koibchin tukuk chekiome koboto koibu alak kwenik ak koibchin alak ing'oroik lakwet komuch koib alak akot chebo chepkamatut nekosiche lakwet ak inyokiyochi chaik toechuton kakobwa.

Netai ole ongololjindoi ne oldoo nyayik kii okotii korong olenji iomunee kowolwon akinee kole ochomegee ak olenji Koraa kii komoche nyayik ioldewon ako en beit netet kole, kwororuon akinee beit nebo nyayik choton asikopit aal kotko mii olyenyin barak kii omuche olenji boswon anan olenji rabinik cheotinyee koten kole asikobit akinee koker kole yomegee kokonon chetyan.

Agere en yu lobotindet Nebo emetab kenya nnekikuren Faith chepkoeech. Inendet komo komonut amun kikolobotyi emoni akoibchi melektoo nekaran konyo emoninyon bo Kenya, kikomuch kobarta pichait nakararan missing kotienge kokilenyin bo gee ako riib konywan ako toretbiik chemoiche gee kora

En ireu okere piik cheginete. Kopuryo icheget asikopiit kinet akopo computer. Miten mwalimu. Okere kora ole, computer chemi ireu kochang' ako, miten lagok asikopiit konyor ng'omnotet ab musoknotet ab kasari. Ole, konetisioni kotoreti icheget en bandanywan bo tai ak en sobenywan

En ireyu okere simoit nekichile kobaten ingunii ko kokonyo anan ko kobwa simoishek chekewosto anan itiiny, ko ing'etiiny koborun tukuk chekemokyinike ko inoni ko ichile korong asikobit inyoru kiit nekemokyinike ko iwendi eleloo, ko en nebo inguni iwostoi kityok koborun tukuk chekemoche ichil ak koborun tukuk tukul, korak ko kimokokim ing'eboishen kebirto anan inyorunen wolutiet nebo sireet nemaran kokesirte kobaten nibo ing'unii kokiim en wekunetab ng'oliot anan kiit nekemoche inyoru.

En ireyuu okere olee miten kondoindetab emet William Arab Somoei Rutto, okere olee ng'ololchin biik chemiyuton chekamuch kobur asikoyebchi iit ng'alalet nebo kondoindoniton, ikere kora ilee miten chito nekanam kobir pichait bichuton koburio ak ko kobir kora chito netonone en batetab kondointet ak chemi kora chetonondos oeng, kora ikere ilee bokomonut amun kanyo kondointet asikobit kworor kiit nemoche koyai en yuton agobo tesetab taai anan bandab taai agobo konetishet, ikere ilee miten komputaishek kotok kelee iyeyuu komoche kikimit muswoknotetab kasari.

Bokomonut boishoni ngamun ikochin lokok kokilke en sukul ak konyor ng'omnotet akobo muswoknotetab kasari ng'amun okere olee tukuk chekokikoito en ireyu ko tukuk chekiboishen en kasari chebo muswoknotet, ikochin kora lokok konyor ng'omnotet ak ng'ulotyet nekiim ak kobor bandab taai nenywan komoboto koboru chorirnotet en somanenywan amuun tokying'e icheket komong kiit nekararan en taai, kikere kora kelee kimuche kistoeng'e kiit nelelen lokok mokobendi sukul kiit aketukul nemokying'e.